Ee ore naa enetipat na oleng teniata e biotisho sidai ira oltungani amu ore na biotisho sidai ekincho ninye noto tiatua osesen lini amu mintoki naa ayiolou nikincho nye taasa esiai amu ore iata biotisho sidai na kitodolu ajo meeta esiai nimias arashu indim nai ataasa esiai onkaik inonok amu miata naa eniningito ashu miata enyamali naje nikindim nai atomitiki kakebore nai tanaimoi naa arashu iyata enkae nyamali pookin ashu iyata enikiya naijobkuna moyiaritin esukari kuna moyiaritin naijo noo tibi na ekindim nai atook oleng naikiwokbtoi osesen meetaa mindim ataasa aai toki neaku enetipat oleng teniata biotisho amu indim nai tanaiyata ormarei naindim nai tanaaita nkishu inonok na indim eramatare pookin amu ee iata naa biotisho sidai na ore nai tenimiata naai na keaku na keponi naa ngolikinot kumok amu kelo ninepu aa iyie ingurita ormarei imaniki aayie ingurita nkera piya sukul imaniki aa iyie ingurita petum endaa neaku kelotu na enyamali oleng na kidim nai ina ayau enyamali sapuk amu kidim nai ayau peoro ormarei nidim nai ayau osina sapuk tiatua ormarei neaku enetipat oleng piata biotisho sidai oltungani amu ekiret tenkishui ino pookin.

Kesipa ore Kuna ambunini kutiti kidim naaji atareto elaramatak too nkoitoi kumok kidim naaji ataret matejo enkambuni namiri embolea ashu eishooyo embeku olchambai ashu emir olchani loo nkishu matejo ewuo orkirobi loo nkishu netumi lelo keek oidim ataret enkishu ashu ewuo enkototik oo ntare naa kidim naaji ataret ena kata naa kerat naa Nena ambunini amu tenetum naaji iltung'ana naijio leme laikoshuak loidimu ataret emurua leeta kulo tauja chafui keyieu oltung'ani sidai oidim atareto iltung'ana naa tenetumi naaji iltung'ana sidain naa kidim atareto amu ore pee etumi enkampuni naitadoyio olchani nemenyanyukie enoshi ambunini amu keetae enkampunini nayawu taata mboleani nemesioa ashu mboleani noshi nainyial ilchambai noshi polea fake naa ejio apik olchamba nepej neeku aisidai naaji Kuna ambunini kutiti amu keret ilaramatak kutiti amu kilepunye metijinga pookin level nabo